Ore entoki naituruk tiatua aji naa teniyata aa enkaji sidai enaa ena usafi, ninye entoki e tipat oleng' naituruk te siai e yiarare amu ore tiniyata enkaji natii oloirerio naa mitoki aaku ena duo toki kesidai ashu mitoki enaduo yiarare aaku sidai amu kitonyim nye iltung'anak enaduo daa. Aa ore sii aitoki naa teniyata enaa ntokitin sidain naa kenyor nye nkonyek oltung'anak enaa motiok, saanini, nkikombeni, nintoki alutu taa ayer enaa nena daikin, niyer endaa sidai nipik inoshi tokitin pookin naanare nepiki enaa kitunguuni, irnyanyak, ninye ninye ntokitin naitobir enaduo daa metaa sidai. Naa ore nkoitoi naisuji naa naasuji naa tening'asa oltung'ani aaku aa safi, ninye entoki e muhimu oleng' tiatua dii eyiarare pookin amu kore peeku aa etii ntokitin oloirerio ashu tenaa ore oladuo tung'ani ogira nye ayer enaduo daa nemeeta ninye usafi openy, naa kegolu naa amu mitoki enaduo daa aishamu nemitoki nye iltung'anak aishamu enaduo daa enaake kesidai amu ore nye peeng'asa aing'or entoki e dukuya nang'asa aing'or naa tenaake safi enaduo daa ashu ke safi oladuo tung'ani arashu ewuei negirai aayerie enaduo daa. Ninye entoki e muhimu naa ore entoki naifaa nenare naa ping'asa oltung'ani aisuj koon awuang'ie ilorerioni pookin otii oladuo tiret ata iyie makeon keyeu ning'asa aaku miata oloirerio.

Aa ore ndaikin nauni te nkop e Kisumu eetai irkikuan naa eeta ewueji ashu emurua naji Muhoroni naa irkikuan ake euni naa ore kulo kikuan nje itobirunye esukari, neeku naa ninye oshi ing'or iltung'anak lina kop tenkaraki aa a imbaa ormanyara ashu enaa nee enchan ashu enkulukoni enaikununo tina kop, neeku aa keuni irkikuan. Ore sii aitoki keetai sii ormushele ouni ena wuei neji Ahero, naa keuni ormushele tine wueji nepiki entoki najo ilashumba irrigation arashu kewokuni enkare nepuoi abukoki peyie ebulu, neeku aake eetai ndaikin napaashipaasha ena lelo musheleni o lelo kikuan. Hoo naa elo siinye neuni irpaek kake me me duo meuni duo irpaek oleng' te te ng'umoi aake euni duo too nkuti seemuni enaa maybe nusu eeka nje duake ninepu eunieki aa aa irpaek, kake loshi paek ai peku nemenoshi duo nalo olari ena onoshi peku oo lapaitin okuni ninje euni sana sana naa kake ore entoki oleng' nauni oleng' naa ilo mushele aa orkikuan sii. Hoo naa ake eeta sininje aa iljaluo endaa nanyor oleng' amu enkop naa oljaluo ina enaa enoshi toki naji isinkir, enaa omena tenkaraki aa nye etaaniki sininje ilo keju oji lake Victoria neeku aa ninye duo..

Kesipa ajo itu itumiai a nena nena amba naaji huduma number anaa piitauni, naa ore entoki naisho naikuna pee eeku itu itumiai oleng' naa mee iltung'anak apa kumok oidipa apa airegista arashu oidipa ashom aatudung' nena amba, neeku meeta apa iltung'anak kumok oleng'. Neeku naa mee measisho apa oleng' nena huduma number tenkaraki ninye itu eng'asa iltung'anak apa pookin aaya naa nitu sii apa elimuni sababu naitainyeki apa nena huduma number eetai naa nkipandeni inoshi ake kipandeni naitumiai. Neeku naa itu apa itushulaa iltung'anak kumok enaa embaye duo apa e muhimu nitu naa apa duo epuku apa sininye sirkali arashu sirkali apa natii nkishu aaponu naa alimu ajo kainyo pee egira naa aitayu ina huduma number, naa kanyoo sababu. Aa ore sii aitoki keetai apa keure apa iltung'anak keeta apa iltung'anak wasiwasi tenepuo aishoyoo details enye arashu aa irkiliku loihusu ninje nemeyiolo naa sababu ajo kanyoo nee neetai naa enkipande. Aa ore sii aitoki entoki naichangia peeku itu itumiai kepaasha siinye serkali amu kelo naa negeluni serkali natii nkishu, neng'asa ninche ayau enaa entoki apa enye enaa manifesto apa enye najo peeponu aasaki olosho arashu iltung'anak, aa ore naa peeishunye ina sirkali natii nkishu pee itokini agelu ai. Naa ore ina sirkali naitokini aagelu nimitoki aitoki aiendeleza apa naa ina project apa ina sirkali apa natulusoyie. Neeku mbaa apa kuna

Naa kesipa enaikash tenipopuo irara kumok arashu irara enaa olturur amu kejo ninje irmaasai arashu iltung'anak arashu ilang'eni aajo ore naboisho nee ng'olon. Neeku epaasha oltung'ani tenelo oltung'ani aas esiai a ninye ake openy alang' tenipopuo aas aa irara kumok. Aa nitoki sii iang'eni aitoki aajo medany orkimojino obo elashei, neeku esidai teneponu iltung'anak tenebo arashu ipopuo enaa iltung'anak amu inakata nye indimidimi naaji ataas embaye nalio alang' tenilo oltung'ani aisipilali alo openy amu meeta naa eniindim nemeeta oltung'ani aa ashu ejo ninje irmaasai mebaiki aa endapana enkiteng' ino aaku aa kumaanisha njere ee meeta oltung'ani oidipakine. Neeku aa sidai ake tenepuo iltung'anak tenebo amu ine naa eti eng'olon naa inakata naa ninye indimidimi ataa ee entoki ashu embaye sapuk oleng' teniponunu tenebo amu aa njere meeta aikata oltung'ani oidipakine nemeeta sii nai oltung'ani odim ninye ataasa entoki aa kopeny eeta ake nai ereteto niyiu tedukuya irkulikai. Neeku ee kesidai oleng' naake itishipisho ninye nai tenipopou irara kumok aas entoki naje amu inakata nye itumutumu nguvu, nitumutumu ninye esipata naa tenaa nkishu tee epui ninye aang'oru naa inakata itumokiki asho aatang'oru irara naa ninye kumok alang' oltung'ani obo amu kelelek nye ilo ira oltung'ani obo

Ore entoki naishoru metaa ikumok iltunganak naa ore teipa sanisana inakata oshie epuku iltunganak torkasin amu or etedeenya naa inakata edumnye iltunganak apuo ,mepuo siaitin neeku ore toonteipai inakata eiken oltungani esiai nilo ormarei lino ,neeku inakataa naa oshi epuku iltunganak otii nkibaruani naa inakata sii epuku iltunganak kumok egira aashuko ,ore duo lotii nkajijik orashu liyieu nepuo nkwapi enye kaarie naa inakata naa epuku neeku ore enaduo weji neenhyishore iltunganak kulo loongarin ashu kulo lorbaasi naa inakata etum ninche biashara toonteipai amu inakata oshi etii biashara oleng sanisana. naa tenkaraki ninye iltunganak kumok oopuku oleng eingua siaitin orashu iltunganak akeyie opoitoi saparitin orashu iltunganak ootabautua amu erisio ake eetae iltunganak ogira apuo ologira abau ,neeku ninye entoki oleng nagira aichangia tonteipai naa inepu iltunganak kumok egira apuo ajing imatatuni netii lootabautua egira iltunganak apuo aas inchugulitin enye neeku ninye entoki naishori metaa keikumok iltunganak teneteipa najingieki irbaasi ,ore sii aitoki ore oshi toonteipai naa inakata epuku ltunganak boo amu inakata biashara alang tedekenya amu ore pee ingoru tendekenya etii iltunganak oirura etii lemipangu tiatuaji.

Ejo amu keidimayu kulo tung'ana naa ilchoreta opa oleng', ashu ilalashera ninye neaku ore tenebik iltung'ana oleng' eitu eitoki aikata atumo, naa keata maybe imbaa kumok opa nataasate tiatua enkishui enye, neitu naa aikata naa eitoki alikino naata ilkulikai anaa eitu aikata etumoki airo te esimu, naa ore naa pee etumo kulo tung'ana naa keisapuku ninye enchipai, amu ore entoki narikito oleng' naa enchipai neshipaki laduo tung'anak neshipakino oladuo tung'ani ashu oladuo shore lenye, ashu duo ninye entomononi enye ashu emaoi dii duo enye. Neaku ai sapuk duo enchipai oleng' amu enchipai narikito naa enchipai naishoru laduo tung'anak metawuenikinoto tenkaraki naa Ina nemebayioro ashu eitu aikata edua aikata te erishata naado, neaku ore doi ninye pee ilo adol aladuo tung'ani naa ishipakino, ainyor ninye tanaa idol ele tung'ani maaniki opa aa Kore enkata opa nibayie ashu enkata opa nibayie naa ai kiti opa arashu keidorop na ore pee iwuowuo aatumo naa maaniki ake eata imbaa naibelekenyate tiatua osesen lenye, neaku naduo baa peeke ilo ashipakino nipuopuo apalikino, nesapuku enchipai oleng'. Naa tanakesipa ninye pee akwunie oltung'ani naa kilo aponiki ilarin. Neaku ninye entoki naisho iltung'ana oleng' pee ewuenikino tenkaraki ninye enyorata tenkaraki minyor oladuo tung'ani sii aitoki nimiwunikino amu lasima ake pee ing'as anyoru oladuo tung'ani, neaku ore pee idol ninye oladuo tung'ani naa keshipa oltau nikinyoru osesen, nikinyoru indamunot, nenyor inkonyek sii tinidol.

Ene tipat enelikini iltung'anak aajo aa ore ore tenimira sidai aaton tenimikira sidan ndamunot arashu iyata embaye neking'ira aisumbua oleng' aa ndamunot naa ee entoki oshi nemeshula iltung'anak kumok oleng' isulaki ninye irmaasai meyiolo ajo aa ore piata ena shida oo ndamunot, nemeyiolo iltung'anak kumok ajo emo emoyian ina niindim naaji aaki koon naa enikash tenikilini arashu eetai nkatitin oshi naamanaa iltung'anak egira aalikio ajo ore ore shida nai oo ndamunot nee embaye e tipat oleng' nemeyiu ne nemeyiu ake duo nepalari neija amu kekumok iltung'anak oata nyamaliritin kumok oleng' pee idol ajo nemigira ninye naa aalimu. Aaku naa keetai sii nkoitoi nai nekindimi iyie ata ataretie, teniata stress neking'ira aisumbuan ndamunot ashu eeta embaye neking'ira aisumbua naa keeta naaji nkoitoi naanare niim arashu keeta mbaa nanare nias pee milo oltung'ani alo agira nilo dii aton openy nemeeta oltung'ani ling'arie laduo omon nekiton inatoki aisumbua ndamunot mpaka ninye naa nelelek elo oltung'ani abor koon amu kitodua iltung'anak kumok oleng' aa keton oltung'ani aifikiria neeta ndamunot oleng', neton ake oladuo tung'ani mpaka nelo aiwuang'ie enkishui enye ashu elo nye apik enkishui enye embata tenkaraki aa ee meyiolo ajo keetai naaji aa iretei liindim naaji anoto eretoto. Neeku aa ene tipat oleng' oshi tenepuoi aalikio aalikio naa nelikini iltung'anak ajo eetai ina moyian.

Yiolo ena siai nee embae ninye naitishipisho oleng amu ore ninye kwanza entoki naituruk naa ore iltunganak ojing enaduo meli neim teshumara enkare naa ore ninye ina makeon ake naa ekitishipata orashu embae nining ake ajo keisidai orashu tenilo ajing emeli nikinapi teshumata enkare naa embae ninye nining ajo kenyor osesen .amu yiolo apa terishata orashu tosirat naa yeso apa ake otaasa embae naa mees ake oltungani duo ake kawaida ninye ake ishomo teshumata enkare neeku ore ninye angas kwansa tenijing ena toki nilo teshumata enkare naa ining ake ajo eisidai ,ore sii aitoki ikumok iltunganak oopoyie ena siai irmareita lenye laa ninye elaakinyie inkera school fees ninche etumie melai orashu masaa naramatishore ena keetae iloreren enaa ljaluo, amu lajaluo oitumiya sanisana apuo aitayu sinkir nepuo amir naa idol ajo esiai naa keramatita olosho tenkumoki ninye amu ninye eingorita iloshon pookin ilosho linakop.

Ore entoki nagira aendelea naa enoshi toki naji amu etii anaa biashara oltunganak ,naaa teniyieu naaji nilo yie mikitanapi tenkare ,nilo ajing Kuna mashini naaji tenkutuk ilashumba imbooati, naa ninye ilo ajing amu ninye ake naata ina kidimata nalo teshumata enkare ,aa keta siininye empukunoto enye aa keta siininye mbaa naitaasaki kuna tokiting metaa keidim ashom teshumata enkare ,naa kelo ninye nidol ajo keetae oshi endala napuo ltunganak apuo aishindana teshumata enkare ajo kaa naaidim akwata ,amu ninye itumiyia loshi jeshi lenakare enaa kenya navy ninye duo oshi elo neidim aitumiyia aa ore sii aitoki kelo naaji enaa endala ,enkata naaji ake nira firii nidumunye ormarei lino ,nilo nipuopuo ajing Kuna tokiting naa entoki naitishipisho nipuopuo out nijingijingi kuna meli naa entoki dii sidai oleng amu ore pee ilo alo tekare naa ining ake ajo kenyor osesen naa kenyor dii ninye nkonyek ,nilo adol nena tokiting enikunari nikilikini enikunari ,neeku imaniki naa aa ore kulok ,.maniki aa keta naaji erishata enye naishindan amu ijo ketoosho olaini nipangaki ena erisiokinoto naifaa.

Kiata yiok nkishu kuna naaji inusui Kuna duo neme normasai oleng, naa ore doi kuna kishu Kuna nusui naa noshiake ekule ,Kuna nemeidim duo naji olemeyu nemeidim duo ashomo ikwapi nairowua oleng amu ore enkop nikimanya yiok naa osupuko naa nkuti nusui kiata kuna enkule naa kegol esiai eneba kishu amu keure kwanza ninye emoyian, ore irishat amu keeta rishata naapuku oltikanna naa kejo ninye aitasioyo kuna kishu Kuna nikiata yiok amu keetae nkishu naa tenidur amu keyau neidurieki nkishu aareu irpurkeli, nimidur naa aikata ninche amu nidim naa ninche ashomo toonkejenk, nemeidim akeyie kuna nyamalitin tenelotu olameyu enkiti aare ,neeku nena kishu yiok kingira aramat naa kegira aisaidia yiok amu ilo ainyangaki naduo kishu nkujit nilo apik irpandei teneeta amu ore teinakop ang naa keetae enkiremore sapuk, nemeetae naa eweji duo nenosieki nkishu kumok oleng ,neeku Kuna nusui yiok kiata naa ore kuna nusui keeta doi kule oleng amu kelo nelepuni enkiteng orpira naa ninye eitumiyia ntomonok sanisana ninche ataa apa ninche ntomonok biashara, amu eetuo apa serkali neshetakini ntomonok dairy neeku keleopu naduo tomonko irpirai lekule nedumu aya ina dairy naa embae ena naitishipa .

Ebae ena sidai oooleng naa ore etoki ee ashu etoki ee etipat ooleng naa tene tenidumisha iltungana etoki naji usafi amu ore pee ilo noshi ajijik enkanyit naa kenare ake niata enkare teine nituku kaik, amu ee tenimituku doi nkaik naa kelo naaji neetae, ee moyiaritin nadim naaji ateshepu ine wueji, naiko kuna moyiaritin naaji cholera naa tenimituku taadoi nkaik metaa itupukuo ake tina aji enkanyit nilo aanya edaa, nimaniki naaji akeyie yie inapita kuba germs okuna oo germs akeyie yie nitoki aibung ashu nilo anya edaa too kaik, arashu nilo airoroki iltungana, neaku isidai tenituku oltungani nkaik. Amu keeta iltungana leneituku ninche kwasa nkaik nilo doi niyiolo ajo ore ekirorookino ooleng aah tena kop naa enokaik. Nimiyiolo ajo ore oltungani aa miyiolo ajo kanyoo ibunga oladuo tungani, neaku enetipat teniata ake wueji nitukuyie nkaik itu ninye ias ae bae nituku nkaik naa keidimayu teniata ekiti toki naji sanitizer metaa isuaki ake nkaik pe meeku ake igira ake anya olchafu oolimiyiolo aji kaji ngua neaku ore ena bae ena etipat amu keishaa neituku iltungana kaik ekata pooki. Amu ena paelong eetae enapa siai e corona negira apa ajoki iltungana esidai ooleng tenituku nkaik.

Ore entoki narikito ena, ashu naishoru naaji piilotu aitashe tedukuya iltung'ana naa tining'as iyie alo sukuuli, alo sukuul nilo aisomea inaduo toki aa aiteru taadii nilo sukuul enaa kuna e university naata naaji ina course nilo aisomea naa kore entoki narikito naa teniim inaduo temat enye, amu ore dii sininye sukuuli nimilo ake amu kegirae apuo Ilo oltung'ani nilo dii anyok nisuma nipik inkufu inonok pookin, nipik indamunot inonok ina sukuul amuu iyiolou naa entoki niyieu metaa ore peepuku ntemat, naa indim aigraduata nikichori nena certificate inonok meeta tinilo enaduoo siai ashu tiniapply enaduoo siai, naa kitodolu naa ajo itonyuaa ee iata nkardasini naa ee nei amu teniata nkardasini sidain niking'oro ninche naduoo ardasini ashu naduoo certificate ino niking'oro metaa eking'oroo ninye amu keyioloi ajo ore ele tung'ani naa oloima apa entemat naa oltung'ani sii ele ng'en keidim ateng'ena iltung'ana botorok, nemeitapong'oo iltung'ana amu keetae doi iltung'ana naa keshomoito ake ninche sukuuli nepuo aimu noshi oitoi naaji ine shortcut, nelak nkardasini ashu nelak irmwalimuni nemegira naa ninye aesuma amu meyiolo ajo nyoo nagira aendelea metaa ore tenejo maape aifundishare iltung'ana nemeyiolo naa, nepaasha naa , kegolu naa ninye teneeku meyiolo entoki nikigira aifundisha nemeyiolo si ninche naduoo keraa ashu laduoo tung'ana ligira ninche.

Tenilo dii sukul oltungani ashu kitipikaki apa sukul intoiwuo inonok naa ore inaduo toiwuo inonok naa kitipika osiligi oleng ajo ore pekipiki enasukul naa ilo aitabaya naa ore pinchok enakila ashu tenipik elepidpid naa ormonokie oitodolu ajo ntabayie enaduo naa nikitipikaki amu kitipikaki apa osiligi sapuk nikimirakini nkishu , nikimirakini imali akeyie pookin naatae tiang ashu tenkang ningwaa naa enetipat teniyau siyie enakila amu ninye naitodolu ajo indipa naa enaduo nayieunoyu ,kake eetae nai enkae golikinoto naimu ena amu keetae inkera nemeitabaya nepuo aomonu nkilani ashu elepidpid

Sidai oleng' teneramati dei sininche taata ildiein amu, eata dii taata iltung'anak ashu ilmaasai, aashu ake iyie iltung'ana oomanya emurua naje, naa keata iltung'ana taata ildiein oopi, naa ore kulo diein teneony oltug'ani nemaniki eitu irem oldia lino opa chanjo, ashu oloshi dawa looji rebies, naa ore pee eony oldia oltung'ani, naa gharama di ina amu ore taata osidano loldiein naning' ajo iropiani kumok arashu osindano le rebies tini lo sipitali mekitaremi, olchani loldia, le rebies, naa iropiani kumok oleng'. Neaku enetipat naa embaye sidai ena tenirem ildiein linono chanjo metaa tenelo niye neony enkerai ashu eony ake iyie oltung'ani lobaa ake iyie anaa eneikununo naa ene tipat oleng' amu keaku naa eisefo oladuo tung'ani. Mintoki apik emaisho oo kulie tung'ana batisho. Amu teniata naaji ildiein obaya imiet, lemeremo naa ingira dei apik maisha le latia lino arashu ilkulie ake maasai arashu ilkulie tung'ana oopuonu oopuonu paran, naa batisho enye dei ipikita amu kwasa, maisha enye ing'ira apik batisho amu ore dei peony kulo dien naa ai moyian dii ina torono naa tulng'ana. Neaku ore aake iyie iltung'ana ashu ake iyyie ilmaasai maybe iloata duo indamunoot sidain naa

ore kulo tungana na kengira kulo tungana aaa aitoduaya, ashu engira aitengen iltungana ee tata ena siai naji olmutandao, amu ee ore iltungana kumok oleng netaa tata meeta oltungani lemeta ena toki naji smart phone na ore kulo tunganak meeta entoki nemepik, netii tata iltunganak ongira aitumia tata kuna smartphoni ashu kuna simui naetuo kuna narumori tonkaik, kengira aitumia viabaya ashu kengira aitumia tenkoitoi nemenarikino amu ore tata iltunganak kumok ashu kuna kera na kedumu oltungani esimu nepik intokitin nemenarikino, nimitieu ninye aingura nemintieu aitodua iltunganak, tenikijokini naji tenikijokini ntodolu entoki ningorita, na e ore kulo tungana na kengira arare aliki iltunganak ajoki kenare nitumia inaduo simui tenkoitoi nanare, na kelo ninye naji ore ina simu ino na imbaa naji naretisho indim atipika oloingange, ena najii ketae ena toki najo facebookna kedumunye iltungana tata nepuo aitumia vibaya nepuo doi ninye amorr ilarikok, nepuo apik intokitin nemenarikino ninye na kiaku naji enkuruna tedukuya ninye olosho ashu tedukuya ninye ontoiwuo enye, niaku ore lelo tungana na embae etipat eyasita amu kengira aitengen iltungana ashu ninye elelero, tenijo aingor amu kengira aitodol iltungana enikunari tata ashu embae nanarikino nintumia,

Kesidai oleng' teniteng'eni taata aa kuna toyie arashu kuna toyie taata nagira aabulu especially kuna dii e secondary, arashu kuna naidipa taata sukuul amu kiidip taata enkerai kiti aa nkilisani ninye nara isiet nepuku enaduo tito ning'ua sukuul arashu nelo ninye ang'amu naaji orkuak lemenare nelo atumore irkijanani, ee tene nepuo nepuo aas dii mbaa neme nemenarikino. Ore enaduo tito ata aa kiti a nidol naaji aa etunute arashu inoto ninye enkerai oltung'ani kiti oleng' loton oton ninye enana lemenarikino ninye nai neeku enkitok arashu lemenare ninye nai neeku enkitok amu enkerai naa tii duake. Neeku ene tipat ena siai teniteng'eni kuna toyie nelikini neutari dii tena siai enkisuma, nitukuji naduo toyie netum siinje osiligi peetumoki sininje aaku ta taata iltung'anak aa arashu iltung'anak oisiligayu te ntaisere amu aa ore piirorieki naduo toyie naa maisha dii enye egirai autaa neutari, nelikini muhimu enkisoma, nelikini umuhimu eng'iriata peeng'iri oltung'ani amu ore taata ena kop netaa taata kegira ee aitorogony oleng' aa selenken arashu ninye kwasa tenelotu ena siai naji ee aitoton intoyie naa idol ajo keeta nyamalitin naayau. Neeku ore pee eponunui aitukuj naduo toyie, neyiolou naduo toyie aa haki enye metaa ore peeshuko ilterenito ootii nemitoki aapuo aanyoraa eng'ironya natii natii atua irmareita lenye ashu natii atua olosho lenye pe..

Mee sapuk oleng' ena siai te enkop ang', amu ore ninye kwasa enkop ang' nemetii kulo kerenket arashu enaare sapuk, neaku naa meatai ena siai medupa oleng'. Ore esiai nadupa oleng' te enkop ang' naa enkiremore ake, we esiai ake ena ramatare oo nkishu, o ntare, sirkon, we eramatare ake iyie olmaasai, ore ena metii oleng' enkop tenkaraki metii enkare, neaku meatai duo enaare sapuk oleng' . Neaku ninye naitaa ena siai kiti, amu ore ena siai tening'or naa inkwapi ashu iloshon otii inkariak, ashu ilkerenketi, ashu irkejek, naa teinaalo duo sapuk ena siai. Kake ore ena siai metii enchoto enkop ang' enkaraki aikop etiiki naa enkopa ang' eisupuko sapuk oleng' euni ilkeek. Neaku meatai sii duo enkare sapuk nashuku iltung'anak ake meshomoito apuo aing'oru isinkir tiatua enkare, neaku kelekwanikino oleng'. Neaku naa eikiti ena siai oleng' tenkop ang' , meatai dei ninye opi matejo, meatai pii tenkaraki mekiata enkare sapuk, naa nkulie siatin iyiok kiasita netareto dii siiyiok amu, iun imukuntani amu kiata ilchambai sapukin, iun ihekai tomon olpaek, ore peebaya ilapaitin isiet ashu ilapaitin ooudo nimir inaduo daikin.

Ore taa naajo ena naa kegol amu, ejo ninche ilmaasai elatia nainosa imonyit. Neaku ore taa naaji teneaku duo ena, naa midumunye naaji ake nidumunye nilo aliki olaing'uanani ashu nilo aisitaaya, olelatia lino. Keyou naaji paa ore tanaa enkata e dukuya, ore peaku inepua inkishu egira aanya olokeri, naa niriny ake inkishu nirewaki nijoki taadei eimboo inkishu, amu mayiou naa inkishu naitoki aapuonu aanya ele okeri. nining'unono. Ore pee eyaku peitoki ainepu enkolong' e are, naa intoki ake ainyaki aionya, kake ore naa peaku mekure ening', naa nidumu naaduo eroruata. Niig'as alo naaaji aipotoki ilewa arashu ning'oru ninye iltung'ana lirewaki nijoki , enchom enttiaki ng'ania oje, meiboo inkishu meitoki inkishui aapuonu ainyalisho. Ore naaji peitoki aaku ewuo agiru naa lelo payiani literewaka, nintoki taa naaji aipotoki olmusee lolkijiji amu oere oshi intokitin anaa kuna nainyalisho te emurua, naa naaji imbaa kuna naa keidim ajo oltung'ani arashu looshi payiani lolkijiji, eidim naa naaji ninche aitatua. Nimpot taa naaji lelo payiani niliki ainyala oleng'ania, neyiou neibok naa inkishu, ore peaku naa einyaka agiru ilo

Ore ele tung'ani naa kegira aitashe naa orgoalkeeper naa etii ake oltung'ani ogira awoshoki ogira ajo pee ewoshoki empira, naa e elelek oleng' arashu idimayu oleng' naa a penalt tenibung'ita ele tung'ani niibung' penalt e mpira. Naa ore ele goalkeeper naa ore sii piing'or iltung'anak otii siadi ashu washabik otii siadi nidol ajo kegira aitashe oleng', egira aapik osiligi lenye oleng' ele goalkeeper misaver ena pira. Naa ee ore entoki duo sapuk oleng' naa imaniki aa eti oltung'ani otanang'ayioki te nkiwanja ashu tenkalo goal keeper nibidi naa piishoori ena toki naji penalt. Ee naa ore sii piintoki aing'or iltung'anak tidie, ibung'ita simui egira airecord ee amu eti oltung'ani ashu orkijanai otii te siadi oota enkiti kila nanyori we esimu enye naa ore ele tung'ani kegiraa maybe kegira airecord ele tung'ani ele goalkeeper paa ore ake piibung'a ena pira nepuoi aitodol ashu nepuoi ai aitodol idipa empira, ee aitodol ajo ee vile nikuna piisave ilo ilo bao. Neeku aa lazima ake eeta enkiguran nagira aiendelea tene wueji naa ore ena kiguran nemekiti oleng' amu idol ajo keboreki ena kiwancha basi enkiwancha natiiki oleng', neeku ee lazima ake eetai empira nagira aiendelea ashu enkiguran naa ore ena kiguran naa empira oo nkejek. Neeku ninye nagira aiendelea tena kiwanja naa ina piidol ako aa aikumok ilewa nidol ajo ore nye orgoalkeeper naa ole sii amu kegira siinye....

Ore maybe enakop, naa enkop nemetii ositima naa ina pee idol ajo ketii esolar, solar panel natii ene wueji, neifensa, nemaaniki keatai project nagira aendelea tenewueji nemeatai ositima. Neaku ina pee eyauwaki kuna solar panels, peyie ewuonuni aichargie ena toki naijo olbetri ama maybe olgenerato, pee eidimaki aawa enkima ashu peedimaki aerewa ina project dukuya amu keatai inkwapi nemeatai isitimani, naa ajo kadol oshi iltung'ana kumopk oleng' na, ore naaji tenepuo ewueji nemetii ositima naa sapuk enkolong' oleng' neyauni naaji ena project enkolong' ashu esolar naitumiya enkolong' pee etumi enaduo kima nayieuni naa maybe meidim naaji aatipik inkajijik isitimani teneidipi naaj, enkare eipampaki areu ewueji fulani neaku naa ina project nagira aendelea tenewueji. Naa keitodolu ajo ore ena project naa sapuk oleng', amu pee ing'or kuna panels natii ene wueji, naa inooshi sapukin oleng' naa lazima pakeata enkima sapuk oleng'. Naa keitodolu ajo ketii mendeleo sapuk nagira aendelea tenewueji, neaku naa ketii esiai sapuk nagira aendelea tene. Ore sii aitoki, ketii fence arshu eifensaki pee eitodolu ajo kesiai serious nagira aendelea, amu keatai naaji ewueji niindim atipika solar nilo aing'waa .

Eee kore kulo parakuo tening'or etiu enaa kegira aajo matipik ee arashu duo entoki naji te kimasai aponoo kuna ngamiani kake ore naa ninje ee enkoitoi nagira aaponie naa ijo kegira aapik orangi ee ore piing'or ele parakuoni ibung'ita ele shuma wo idia ngamia nati idie nidol ajo keti orangi ogirai aapik oloudo. Neeku enkoitoi ena nai napikieki aa ngamiani ormonokie arashu eji aa orponoto naa ore naa ninje kulo etegelua ninje aitumia enkoitoi orangi amu keeta nai nkoitoi nidim atopono ntokitin inonok, indimi atopono nkiyaa apik duo apon, indim atang'ama ashu ing'eles arashu ing'am. Kake kore naa kulo parakuo nitumia iamunutua ninje aitumia enkoitoi orangi, ee ore sii piintoki aing'or kulo parakuo lotii oloota enkila sikitoi naake eeta orangi oibunkita, eeta nkii nkiti tupa naibunkita sikitoi nidol naa ajo eno rangi. Ee neeta sii netipika sininje laleta oramatieki naduo kuna ng'uesin amu mibung'ayu, neeku naa enkoitoi ena nagira aapik olama pee miimin pee ore taisere pee epuo ashulare nkuliek nindim naa atayilo ajo enino ena tenkaraki naa ele rangi. Nee enkoitoi ena naisaidia oleng' amu ore nye piimin naduo mali inonok nae isioki ayolou amu kejo oshi irmaasai kore pee ileku entoki naa inyake...

Orais ele, maniki orais ele ogira aas nooshi toki naji ainspect guard of honour. Naa tening'or duo kulo sikarini tenewueji naa idol ajo eishopo inkilani enye, aa inkilani naaji osirua, amu keatai oshi inkilani esiai, neatai sii inkilani naidim aishopo tosirua, naa ore pee ing'or aitobiraki oleng' aa maniki enkolong' esheree amu ore pee ing'or tesiadi ashu aa te umbali ena pisha naa idol ajo ketii iltung'anak otii kando. Neaku maaniki enkolong' naji osirua, nooshi naaji Madaraka day te Kenya, ashu Jamhuri day, neaku idol ake ajo keatai emasho nagira aendelea ashu noshikata egirai isikarini arecruit arashu egira aipang'u eidipa enoshi training enye, neaku idol ajo ketii emasho nagira aendelea tene wueji, maaniki aa olkitok ele naa keidimai naa maybe oloitore enkop leina kop, arashu aa olkitok loo isikarini ogira aman naa isikarini aitamanaa. Naa ore sii pee intoki aing'or ashu te esiokinoto oleng' , tining'or te makini, netii olmukubwai loo isikarini lenye, loibung'ita olalem, neitodolu ajo ninye loitore enkop, arashu ore ele tung'ani ogira arip naa oloitore enkop anaa orais. Neaku oltung'ani ele oata enkitoo sapuk oleng', neaku kegira.